ee nyalore to mana ka sirikal okelone ni nyithindo e school ka school simbe mag somo kaka tablet kokalo kuom kicd kagiyudo mano ginyalo bende puonjre e redio kata e wang liech ka giyudo vipindi moko mag somo ka . kendo ka gin gi simbe go be ginyalo yudo jomoko mapuonjogi ei simbe go

mokwongo ne itero gi mondo gidonj kama oger manigi gi pii maichun gi gidonjo e pigno mokete e yath kasto ka giwuok gi loka machielo to yudo ka gisethiedhore kendo nofwenyo tuo madhiang nigo kata bed ni en okuodo, wanyiew yath mawariwo gi pii to kawadwa gogi watueyo gi machiek mondo kik githeki nikech yedhe moko ilo ga kasto wagone gii maber

lero joma gin mondo ong'egi kaka joluo Kendo konyo e rito chike gi kaka wende ma giwero magin ohangla, bedo piny igone gi mbaka gi joma dongo iko nyasi madongo mariwo ji. moro en gimiyo ginyalo riwore kaka jo oganda ma kelo kwe gi riwruok mar seche ma gibet piny gigo mbaka gi yudo thuolo mar riwruok kendo kelo kue. Chike gi kendo miyogi luor gimiyo luor ne joma chon mane osetho mane miyogi, mane ng'ado negi e rieko mago ancestors. Timbe kendo miyo ginyalo wuotho makare sani maonge rochruok. Mano e modern life masani kendo mondo kik timbe joloka ma America keth kaka onego gidagi.

Eh rombe ariyogi temo nono nyathi guok ma onindo pin kae, chal ni nyathi guokni nodhi walo kuma ne gintie, to koro gimor nene to kor giwalo kode, gitugo kode kanyo ero.

Duoko manowuok nentiere maricho gi mabeyo, kawachako gi maber; wanenoni ritogi neyot ahinya nikech ne okochunoni nyaka pidhgi kata manygi kar nindo. Moro neginyalo luwo kode e bombe moko madongodongo kata taunde madongodongo kuma jii ng'enyie geche ng'enye ninyalo luu kodgi kanyo endi maokgitheko. Mar adek kimiyo ji tich kiyudo ng'at madwa ywani mkokoteni kata omonigo pii nemiyogi tije. To rach bende nitiere, ne omiyoji jony mang'eny nikech idwaro teko yudo ka ywayo gino nyaka inemaitii gi tekoni kiywayo koro nemiyo ji ol. To kuom mano be koro okneginyal dhii mabor nikech kiseywaye mang'eny mijony okinyal dhii kuonde mabor safache moko maboyoboyo kaka inyalo tim gi punda.

Kane nyathi onyuol, nyuolne ne ilando kendo ji ne biro ka kelo mich mopogore ipogore kendo ne gigoyo sigala manyiso mor mane gin go. Kendo bang' ndalo moko ne gimiyo nyithindo nying bang' ndalo kata wige moko. Nying ne luwore gi sache monyuole, kata gima nonyuole kotimo. Konyuole godhiambo to nyinge odhiambo. Ah to joot mar nyathi bende ne yang'o gweno kata diel ka gilosogo dala kendo gilosogo nyasi. To mine man egweng' ne biroga konyo min nyathi ndalo mane pod nyathi onge teko. Koro gikonye tije moko matindo e dala kasto bang'e ne ji riere egweng' ka gipako ruoth e kanisa.

Negiwer wende to gimiel ahinya nikech wende maniwero bende ne gin kaka ohangla, kendo ji negoyo sigalagala mag mor e gweng'. To ni iloso nyasi majinechiemo to metho kendo giriwre gi jogweng' bende. To kane nyako oseyie tedone dichuo, baba gi jodongo nemiyogi gweth e lela e mbele ji. Asto bang'e nyako nikowo gi wende gi miel mar atipo nyaka e od jaode to kane gichope dho rangach jaode, ne itimo chike gi kweche moko kapok gidonjo e dala, kasto bang' tieko kanya nyasi netimore nyaka piny ru.

An onge pim mosepimago mar kansa e denda okadhii e thieth moramora ni imanye ka entie. To an gima ang'eyo ni kaponi ochopo kuma koro idwa manye e denda, luoro moro maka anya neno ni gima oserumona aonge koro ndalo mag dak e piny kae. Onge gima anyalo timo, okanyal gombo ni koro oyuda gi tuono luoro moro nyalo maka mang'eny.